Ore entoki nayiolo na njere, ore teniata ina app e e-citizen, na idim anoto passport ino i apply inowoji. Ayiolo ajo itelelia sirkali oleng siaitin e application, nena tokiting eimu ina e-citizen app, neeku aomon serkali nchoo endelea aibung'aki ina app epuo dukuya amu itelelekita isiaitin oleng amu etaa mekure ilo oltung'ani me lasima pelo oltung'ani huduma centre, nelo apply ina app. Neeku itelelia sirkali e Kenya isiaitin oleng, tina app e e-citizen, amu etaa etum iltung'anak kumok ake ina pas.

Ore ake piyiolou ajo itayioki ropiyiani tebenki ino,e KCB miyiolo, niwoshoki KCB ninche naa nilo ina app enye, niomonu mini statement, nikincho nikiutaki ajo kang'ae oitayio. Ore piwoshoki ninche esimu, naa iltung'anak sidain oleng, amu aikiret asiokisioki, na ore nambari nitumie ninche anaa pay bill enye, na five- two- two, five- two- two, ina pay bill enye naitumia ebenki e KCB, naitelelia intokiting oleng, pe nitumoki airriwai iropiyiani enkae shoto ina nayieuni. Neeku intumia ina pay bill, nitelelek oleng inasiai.

Ore esidano naata tifi teniwoshoki esimiti, naa njere kore ina tifi melelek eurori. Nemelelek si enkitaunoto enye aitayu tenewueji aya enkai wueji. Neeku etii inewueji enaa entoki natelekua anaa permanent. Mitaitayuni tinewueji, nemitamai nemelelek euroo inapake nauroo nkera apa iguran inkera, meuroo teleleki. Neeku, etejo akenye kioshoki itiifini ang esimiti, amu mitoki auroo nkera teleleki. Menyaanyukie eitelekino emisa. Aisidai enatoki naji esimiti naewuo ninye. Nikiata ifundii tepooki wueji. Neeku, etonyok ake etooshoki tifii simitini, pekitumoki ataas esiai tenebo mekintoki auroo intiifini meinyalata.

Ore enatoki naji enkilepunye ormarei naa njere, elelek apa etii enkang abori terishata oropiyiani. Anaa, meeta apa kulo tung'anak toki. Kake ore tenkaraki etamayiana Enkai netum intokiting, neiteru ailepu ormarei. Neeku ina eji enkilepunoto. Niteru atum intokiting, mebaya nkishu apa meya, netum inkishu. Mebaya ntare, netum intare. Mebaya ropiyiani si, netum iropiyiani. Mebaya nkajijik sidain, netum. Neeku ina kilepilunoto najo irmaasai kilepunye ormarei oltung'ani. Naake ore tepooki marei nakeeta oshi iltung'anak loji ele oilepunye ormarei. Neeku ninye oshi edoli na ninye erripi oleng entoki naasita. Neji ore ees ena nedolie irkulikae nees sinche. Neeku ina enkilepunoto nailepunyeki ormarei aikunaki nejia, tosiaitin nagira aendelea e maendeleo tolosho.

Ore enkitobirakinoto e SHA, naa njere, ore kunda katitin eton metii enatoki naji SHA, neetae apa entoki naji NHIF. Na ore ina NHIF, naa itasheki oltung'ani tesipitali. Ore ake tenilo nimoyu, nilakita oshi enatoki naji SHA enaa NHIF, amu ninye dake ibelekenyakaki nkarn, naa kore pilo sipitali naa kibaki pesho eloitie enaa nabo ilakita oshi nena ropiyiani nayieuni pooki apa, kore kunolong'i SHA kore iltung'anak leabori nelakita mia saba. Ore apa kunda atitin e NHIF, kore apa iltung'anak leabori limigero nelakita impala imiet. Neeku, matejo alaki enatoki naji SHA, amu nikiendelea atum huduma tosipitalini nikiparan enaake tenikimoyu. Nabo ayie, nabo enkerai ino, naa iltung'anak lormarei lino pookin, idim atipika ilak ake nena sentei naifaa pilak. Kebaya mia saba, naa nena ake ilak, metii nkulie naponari.

oree anaa olopisai oret iltunganak te VCT oree peetumi oltungani oata emoyian e bitia naa ncheree ore naasi naa ore oshi eton itu eipimi oltungani kengasai aata enkitamoore kaake ore ena kitamoore naa keitamoki iltunganak nchere ore biitia nemeerisho amu kitumi iata ore ake inkoitoi nintumia piimintoki aadamu ena aishoyo naleng naa nabo ingua esiai eloloito ore ake piingua esiai eloloito nentelea esiai ee bitia alo abori ore ake pientelea aloloito nelo shumata oleng ena siai ee bitia neilepie neeku nikiarr asioki , kake meerisho tenisuj entoki nikiotaki oldaktari niijo olchani

Ore igolikinot naimaa iltung'anak ogira adamu internet, anaa enkisuma e makeon naa njere, eeta sininye ropiyiani nayieuta, ore nabo miata esimu sapuk mibaiki, ore nabo miata ntokiting naji bundles na kitumia sininche sentei, mibaiki. Neeku ore internet neku eyiu nibaiki enaa nisumare, naayieu niata simui sapukin kuna nadol loshon. Neeku ore piata, na idim aisumayu teleleki. Niyieu iropiyiani naa anaake. Nemekuti amu keyieu naa bundles.

Ore tanajo kalo aduare nkeraokishin ore paloadamu natumore amu arik amina nikipuo pookira aduare temeeta esiai naasita ninye neaku ore amina na ninye oltungani ledukua nangasa aisho oratioti ajo agira alo aduare nona kera okiishin ore penyoraa nikipuo tenebo , neleku amu ore nemee ninye neaku eleleku oleng amu kitutumote pekipuo pokira anaa enishaakino tinewueji.